aah peemitoki iltung'anak airemishomisho tenkata nemetii enchan, neeku kajoki naai nanu pee ore pee esha peedoli ajo eisapuk encha taata, naa inakata naaji indim oltung'ani airemisho niun intokiting niyieu temukunta ino, enakata idolita ajo keetae enchan.

Eee kaidim atolimu ajo ore kuna tokiting naa ormananasi. Naa ore ormananasi naa entoki sidai amu kenyae naa kincho afya tosesen. Naa adol ajo etuuno ele tung'ani nkumok oleng, kajo kelo naa amirr. Naa keeta faida sidai oleng amu kenyorr iltung'anak kumok ormananasi

Ee kekiny ake ele paeki lenye piipii ning'ua nkutitik ake tidie tiatua pii orpaeki pee etumoki atapejo pee menya naa enkima kulo paek oonyai. Neeku neija naaji nanu aidim aikuna.

Ee ore ene wueji naa ewueji nepuoi ake aatoni auraha. nilo aton nilo swimo, neeku ewueji ene sidai oleng. nilp swimo ijo duo enkiti restaurant neeku ewueji ene sidai.

ee ore kuna tokitin naa inkuruein, naa manyor oshi duoo nanu inkuruen oleng amu kichafui oleng, eji naa ketii iltunganak onya aitaa inkirik eji naa manyor nanu amu keeta ninye olng'usil.

ee ore kunatokitin naa mashurums naa kenyae kuna tokitin katayu ake toonkoitoi aloito nalo aituku , nadung'idung'u ashu abel ninye amu kebelayu, paakatumoki ateyiera ninya ninosie orgali ashu entoki akeyie niyieu ninosie.

ore enatoki naa ilpayek oshula ombosho neeku olkeseri naa kenya taa dii enatoki sani sana duo naaji dama naa kisidai oleng amu ekicho inkufu,.

Ore ena naa eunore ompuka. Naa atodua ajo ore kuna puka, idipaki atuun. Na kadolita etii irpaipi loya enkare, netii kuna puka, pee mitoki atoyu, na inakata di ninye eku keeta afya sidai. Naa tenetii enepiki enkare, adol etiai irpaipi lenkare ene logira apik kuna puka enkare.

Ee kadol nanu najo ke cassava. Pa ketaguataki, neeku kegira aiseyie aitokitok tiatua enamoti, adol etumukaki tiatua enkare, pee itokitokieki, kajo naa petumokini ateyier. Eitu tadi egueti aor kake ketaguataki ake aitayu inkinyat, ore pidipi nitadokini ena moti. Kadol nanu enaa ninche kuna.

ee kaliki ake eniko tinifunga kuna kuruein amu inkuruein kuna naa keyieu duo naaji oltungani ota experience ena siai, otapadanikia keeta enkata naisho edaa, nitobir enkaji enye naa keyieu kuna tokitin eramata sapuk oleng.

Ore ena siai naa aifunga lukunkuni ,ore ena siai oolukunkuni naa esiai sidai oleng tenkopang amu adol ake likae tungani eteshataki lukunkuni enyenak enkaji naa teneweji etum aishoo endaa pee metum ilukunkuni aisiapirdari amu tenipangu naa kenya nkoileponi ,naa keeta lukunkuni faida amu keeta iromosor naa ore kulo mosor lenye na ilo amir naa itum iropiyiani kumok nintoki ainyangunyie kulie ashu iasie nkulie shugulini niyieu.

Ore ena siai naa eunore orkeek naa keisidai ena siai oleng amu keeku ninye keeta enkop environment sidai ,naa keyau sii enchan irkeek ,ore ikeek naa keisidai oleng, eisidai naaji tenikiun irkeek metaa ekiata irkeek kumok tenkop amu keisaidia yiok ayau enchan.

Ore ena siai naa eunore omposhok ,keisidai ena siai tenkopang oleng ,ore pee esha nikirem emukunta paa ekiun taa mpooshok ang ,indim naaji nuin roruat kumok naaba ake enaa nindim. ore pee kindip aatun nikinya baadae olapitin okuni ,ore baada olapitin okuni eidipa atanap imbenia netoyu doi ninye nikinya enjiwa ,nikinya etoito neeku esiai ena sidai oleng ,naa keeta sii faida amu tena iyieu nimir naa iya ake sokoni nimiru ropiyiani naaba enaa niyieu.

Ore enasiai, nesiai eunore. Naa kadol nanu kadolta tene irmaisurin. Ore irmaisurin naa keya ninche enkata naado ebulu, kejo mawaita akeyie larin, naa kesidain si tenepuo kenya aku. Amu keeta fruits laa tinintayu naji, nailo amir tosokoni, eh nimiru iropiyiani. Na keeta si faida. Kake, tonkatitin taa ake ninche ebulu.

Ah ore ena, na kadol nanu ishorita ele tung'ani inkerra enyanak eh shimbi. Ah shimbi, ah eboliei, naa kesidai ena oleng amu kisho ntare afya, tenaa ilepito nye duo na kisho metaa keeta kule, naa kisidai ena oleng'.

Ee ore kulo tung'anak, naa iltung'anak kulo otuuno fruits, mayiolo tenaa keninche oshi eji strawberries. Nadol ajo eoto, nadol peponu ninche awosh empisha. Kajo kegira naa ashipakino esiai enye ontokiting apa natuuno, eetuo naa aaku.

Eh ore kuna poosho, naa inoshi naji yellow beans. Noshi poosho sikitok, naa ore kuna pooshok, meeta oshi ninche gas. Kisidai ake ninche te afya oltung'ani, kelang' si inoshi nado. Amu kelo oshi nena neeta gas tenkoshoke. Kake ore kuna, nemeeta ninche. Kisidain oshi ninche oleng'.